E tij sitima nitiere gik manyaka ket e tim. Ng'ama tiyo tijni nyaka oruak wuoche mag tich, nyaka oruak ogudu mar tich, nyaka oruak nanga mar tich. To ka pok idhi e tij sitima, nyaka ibedni ing'eyo kaka sitima ringo. Tudo weyni nyaka ing'eni en waya mane gi mane monego bedni romo. Nikech nitiere weyni ma koni gi koni oknyal romo. Tij sitima nitiere somo ma ng'ato nyaka bedni osetimo kapok odhi idho yien, nikech inyalogoe gi gima waluongo ni shock.

Sirkal oketoni nitiere gikma ka idwa ndikori to nyaka ilim apisegi. To e apisegi kuonde moko nitiere midhiero kaluore gi nok mar joma ondik tich. Samoro inyadhie apis sirkal kata ka idwa dhi pinje ma oko, idwaro ndikori opande, kata tije madwaro oboke moya kuom sirkal. To nyaka idhi mana e apisgi. To samoro, apis sirkal inya dhi ipango laini kuom dakika mang'eny ahinya mondo eka iyud konyruok. To sirkal nyalo konyo ma kuom kelo gi e mbui. Mbui mag simb ong'we yamo, ng'ato oningo bedni ka idwa ndikori, ka nitiere giri ma idwaro to inyalo yudo e mbui. Moloyo biro, nikech apise mag sirkal bende yepogi gin gi odiochieng' ma giloro. Koro inyalo yudo ka mondomi ibi ikao seche mang'eny e gari mondo ichop e apis sirkal, to samoro ichak ipango laini, ma be miyo imedo mana ketho saa e apise gi.